Tich pidho kanyina en tich ma osetim kuom higni mang'eny kendo itime e alwora piny ka duto te. To pith mar kanyina en inya time mana kwond manitiere gi lum maber, kendo kuond manitiere gi chiemo maber. To pith kanyina ok en tich mayot kaka pidho chiayo mamoko kaka punda kata dhiang' kata diel, kanyina dwaro arita maber kendo dwaro pesa mang'eny minyiewo nego chiemo, kendo michuone godo yedhe. To kanyina, tije osebedo kotiyo tije mang'eny e piny, to moseng'e ei historia mar piny en ni kanyina idhi godo e lweny, nikech kanyina ng'weye tek kendo oringo matek ahinya. Nitiyo kode e ndalo machon kane ji dhi e lweny, kanyo ema ne itiyo godo nikech nonyalo ringo kodhi mita mabor mondo oter jolweny kaya e kuma kumoro achiel kendo koterogi e piny machielo. To kanyina bende osetigodo ka iting'o godo mizigo. Inya ti kode kigolo godo mzigo kaya kumoro achiel kendo itero kumachielo. Kanyina be osekonyo ,en gima ng'ato keto aketa e dalane mar mor, mor nyisruok cha. Koro kanyina en chiao maber kendo osekonyo ji mang'eny.

Ma en arv ma itiyo godo e kedo gi tuwo mar okimi. En yien ma osebed ka itiyo godo kuom higni mang'eny, to nitie gik mamoko kendo minyalo ti godo mondo okaw kar arvni. Koro nitie yedhe ma ichuoyo ma osebed ka itiyogo. Nitie yedhe ma ichwoyo ji e delgi ,ma ichwoyo ng'ato bang' dweche auchiel ka auchiel, manyiso ni e higa, idhi chuo ng'ani yath diriyo kende. To bende nitie mitiyo godo mondo koro kik iti gi yadhni, to koro itiyo kode mondo ogeng'ni tuono. Mokwongo, inyalo ti gi yedhe miluongo ni prep kata pep. Nitiere post exposure pills, to nitiere be miluongoni pre exposure pills. Itiyo kodgi, pre exposure pills itiyo godo seche prabiriyo gariyo kapok idhi e achiel gi ng'ato manyalo bedo ni nigi tuwoni. To post exposure ma iluongo ni pep, itiyo godo dakika prabiriyo gariyo kapok okalo bang' bedo e achiel gi ng'at manigi tuwoni. To inya ti bende gi gimiluongo ni rabo yunga ei geng'o tiyogi yadhni, koro mago gik ma moko minya to godo mondo ogeng' mondo okaw kar tiyo gi yath mar arv.

Thuol omako nyathi gweno kendo ochamo. Mae timore e thuolo ma ok oket gwen kumoro maber ma ginyalo yudo arita mageng'ogi kuom gik machalo thuol kata mirii maya oko mabiro kayogi kata mabiro nego gi. Koro thuol en gi ma kosechamo gimachalo gweno kamano, thuol, dende ok en gima rego chiemo mapiyo piyo. Koro obiro bedo kanyo kuom seche moko, nikech sechego kata kibiro ni imule to ok onyal kata mana songo nikech chiemono pod opong'o iye, to koro ok onyal wuotho. enzymes matiyo e dend thuol mondo oreg chiemo tiyo mos, koro omiyo kochamo gimoro machalo gweno kamano, kawo thuolo mondo oreg chiemoni mondo kendo ochak wuoth odhi kumachielo. To owinjo obed ni japur ka japur, ng'iyo ni ogero ni gwende ot nikech thuol to en gimanyalo biro ka, kwond machalo bunge kiweyo gwendi mondo owuoth e bunge, kata kuond machal kamago. Koro japur kata japith nyaka ng'ini ogero ne gwende ot kendo oketogi kuma orit maber ma thuol kata gimoro, mirihi mora mora ok nyalo donjo ma cham gwen.

Kondo iyudo e alwora kendo en gima ok tek yudo. Thothne igole kuom gwen machalo thuon, emiyudo ka nigi kondo maboyo boyo madongo dongo minyalo ti godo, kendo itimo godo gik mopogore opogore. Mokwongo, kondo itiyo godo e loso gik moko machalo mag, gik machalo mag tamaduni. Koro e thuolo ma ji dhi timo gik machalo drama, tiyudo ka girwako gigo, gikawo tinde ikawo boks, ndalo machon to ne ji kawo pien, tikawo kondogo ti chuoye ichuoye tirwako e wich. Koro e wichno koserwaki kondono, tochalo osimbo. Nochalo kaka mana gik masani jok madhi e lweny Kenya rwako ogudu e wigi. Koro kata jolweny bende ne kawo gigi to kawo to rwako e wigi, to ma koro ne miyo gi chir, kendo ne giwuok gidhi go to ethuolo masani king'iyo alwora, tiyudo ni nyithindo kaka nyithi skul kadhi timo drama kata ka dhi e miel mag dursuok, tiyudo ka nyithindo kawo gigi tochwoyo chwoyo e boks kama, to itiyo kode, kendo iketo e wich kaka, ochalo ogudu moro kata ochalo osimbo moro moketi manyiso gweth momi ng'ani. Kendo kondogi, gitiyo godo bende e loso gik machalo kata mana gik miketo e tielo. Gin mana gik maber, thothne ne itiyo kode e piny luo e utamaduni.

Mor kich itiyo godo e yore mang'eny mokwongo maduong' makwongo, en ni mor kich en gima ik i ikaw kendo idhi iuso kendo en mar kony kendo okonyo japur nikech samoyudo pesani onya tiyo gi pesani mondo otim gik mang'eny. Koro koduogo kuom ng'amose usne gini, bende mor kich nigi tijene. Mokwongo, inya ti kode kaka yath, mor kich en gima nigi nigi kido moro ma dho ngere luongo ni antibacterial nature. Koro itiyo gi mor kich kwond mantie gi kidonda, kowire kuma ni tie gi kidonda tiyudo kochango kidonda ni. Kendi itiyo bende gi mor kich mar konyo ka ng'ato nigi gimi iluongo ni sore throat kata duol maremo. Itiyo gi mor kich, mondo ko samochame cha tiyudo koyomo dwonde kendo ogolo ng'akruok moro mantiere e duol cha. Machielo bende itiyo gi mor kich e del, iyudo ka dend ng'ato kata awach ni wang'e nigi gik machalo pimpul, koritiyo gi mor kich ni kendo i iywe go wang'e maber ma wang'e duog maler. Machielo bende mor kich ni itiyo kode mar nyilo, keto gik machalo kaka leather gik machalo pien mondo onyilni. Koro magi e tije mor kich kendi itiyo kode e piny mang'eny sana

Pith gweno en tich ma osekonyo ji mang'eny kendo e sekta mar agriculture kata e sekta mar pith kata pur, pith mar gweno en gimosebedo kakonyo mang'eny. To ji time e yore mopogore opogore, to e gweng'wa, ji kachiel kachiel matime mar kelo pesa, lakini jokmang'eny tiyudo mana katime magikawo akawa gwen to gipidho apidha mana ma mana ma kawaida mikawogi akawa tiketogi aketa kanyo kochopo okinyi tiyawonegi. To kadhi kuom joma pidho gwen kata pidho gweno mondo okony e tije mopogore opogore magikawo thuologi kando gimiyo gwengi, iyudo ka ng'ato ikawo gwengi iketo gi e ot igeronegi ot to odni ipogo gwen madwa nyuol gi gwen ma ok nyuol gwen madichuo gwen mathuon iketo mopogore gi gwen ma si kata gwen ma nyaburi manyuol. Koro iyudo ka kochopo thuolo moro tichuo gwengi ga chanjo, ichwo gi chanjo mondo okony nitie tuoche mabiroga magoyogi koro ichwogi chanjo. Alafu be odgi nyaka ketnegi stima moro, sama gisenyuol to nyaka ket stima moro makelo liet ni nyithi gwen kendo kelo kata mana mondo tong' o hatch mapiyo. Koro iritogi e yore mopogore opogore to chiemo bende nyaka migi mang'eny nikech gichiemo mang'eny.

Nitie riwruoge mang'eny sana e Kenya kae makonyo e kedo gi tuo mar okimi kata konyo e reso ngima jokmango okimi. To e alwora, riwruoge matiyo ahinya en miluongo ni UNAIDS gi machielo miluongo ni AMREF. Koro gisebedo kagibiro. Ne gidonjo e gweng'wa ka gichopo higa eluf ariyo gapar gadek. Mano noyudo ka ne pod atin to naneno ka ne gibiro kendo ne gimiyo ji chiemo. Ne ginyamiyoji chiemo to gima ne gimiyoji ahinya ne en gimiluongo ni plumpy'nut mane gimiyo nyithindo kendo nang'o kendo medo nutrients kuom nyithindo. Machielo bende gikonyo ka ging'iyo kaka yedhe inyakel mondo okony ji. Yedhe machalo mag ARVs ma jokma tuo muonyo. Gitemo kendo gikonyo mago kendo gimiyo anyuola kata families ma twoni osegoyo iyudo ka nitie kony magimiyogi kaka lewni, chiemo, gikmang'eny kata kokamano bende imiyogi iwuoyo kodgi, wuoyocha nitie kaka miyogi chir kendo konyogi miyogi mijing'o mar kedo gi tuoni e yo maber kendo kata ka wawachni gik machalo weche mag tero nyithindo nyangu kata tero ji nyangu mondo ogeng' tuoni nikech ma be achiel kuom yore migeng'o go tuoni. Jo AMREF gi UNAIDS osekonyo mano kuma duong' e gweng'wa kendo mano gima aseneno chakre tin.

Piny owacho chiko bech mwandu mitiyo godo gi raia mantie mashinani nikech thuolo ma ome osuru malo kucho cho tosuru ni en gima dhi kuom gimoro ka gimoro miuso mwandu ka mwandu miuso .To ma ntie kakose inyo jopiny kata konyo jopiny niech sama gichiko mwandu ni gichike maybe ka gimede kata ka giduoke piny . Koroe thuolo ma omed mwandu momed bech mwandu ma gimwa seneno kata mane ndalo mogik machiegni mokalo ka. Iyudo komed bech gik moko machal petrol oket osuru mang'eny e petrol tiyudo ka mondo kata mani iora ora ng'ato mondo odhi oomni chiemo kuma kama. Koro yudo ka iyudo ka jok man mashinani kata raia iyudo ka mondo odhi onyiew gimoro iyudo ka jaduka cha be nyaka ket bech gik manotiyo go dho omo fu dhi omo chiemo ni kuma nogole kata kano gokle e taon moro tokelo nwa go mashinani ka .Koro nyako ket bende bech bech fuel manotiyo go kata bech petrol mano tiyo godo. Koro mae iyudo ka inyo jopiny nikech iyudo ka kata ne en chumbi miuso siling apar omedi kore en siling apar gabich ma gima inyo jopiny ahinya to samo piny owacho mondo oduoko bei piny to mae mor ne japiny nikech iyudo ka japiny koro seche go onya ng'iewo gik moko eyo mayot kendo oonge stress .Iyudo kidhi e duka tiduoko ni nyaka chenj kata samoro kanoki par ni owinjo bed ni iduoko ni chenj

Ma ndalo mane wazunge kao jo Afrika kendo gikao bedo jolwenygi, kata bedo askeche gi. Koro ne ikawo akawa ji to iriedo mangény, to ingíyo ka be dendgi ber ma ginya dhi e lweny. Koro ne ikawo jok ma rateke teke ma ne dendgi otegno otegno ema ne wazunge kawo. Moko ne ikawo gi thuon, nikech ne iyudo ka jokmoko ne ok dwar mondo giwuogi e utegi. To jokmoko be ne dhi a dhiya, ne gi wacho a wacha ni a a wan wadhi gi odiero, wadhi gi mzungu. To jok moko ne wacho ni a a gin okginyal wuok. Koro ne ichuno gi, ne ikawo gi. Koro jok moko ne ikawo ka jotich, kata jok ma iluongo ni misumba. Ne ikawo gi, ni gidhi bedo jo jok mane tiyo e udi. Koro ikawo gi gi thuon to itero gi e pinje ma oko go. Moko be netiyo atiya Kenya ka, koro gin mane gichiwo arita ne wazunge mane wuotho e piny Kenya kae. Koro nyaka ne yier mana jok ma otegno, mane ongé ni nenyalo timo tich maber. Moko be ne ikawo ni dhi tiyo e puothe. Koro ingé ni ne en ndalo ma jo Afrika ne pod ne onge gima ongéyo. Koro ne ikawo gi to gidhi gitiyo e puothe wasunge, kendo negitiyo ahinya kama ka ne oyud ja Afrika ma ok tim tich to ne en mana ichwadi kata imii kum moro mager. Ma chieng' machielo kendo kiduogo to itiyo maber. Koro mano e kaka ne wasunge tiyo gi jo Afrika.

Mondo indikri mondo ibed ka achiel kuom jok manitiere e SACCO, nyako mokwongo ing'eni SACCO ni ,ang'o momiyo olose, to SACCO ni ,en jok mage mane iye, en mar jopuonj koso mar jopur. Koro mago gik manyaka ing'i. To SACCO mokwongo kidwa donje ,to nitie form manyaka i fill. Koro form ni inya yudo e ofis, kokamano tinde gik moko itimo e mbui. Inyayudogi e apisgi kokamano iyudogi e mbui, margi. Koro idhi tifilo form ni, kisefilo form, gik manyaka ichiw manyaka dwar en ni nyaka ibed gi ID, kata mana passport. ID kata passport. passport photo ni nyaka ibed godo kata pichani mar passport mokawo face ni, mokawo wang'i, nyaka ibed godo. Kendo bende nyaka ibed gi gima nyiso ni in ondiki kata indikori kendi, KRA tax file be nyaka ibed godo ,manyaka ichiw. Koro magi gik manyaki bed godo mondo ondiki ,to kendo nyakidhi iketi, nitie pesa miketoga miyawo godo akaont, kata mwa wachni iluongoni registration kata pesa mar andike, koro pesa mar andikni be nyaka iket kaye, mondo onyis ni in achiel kuom jok manitiere ei SACCO no. To nitie gik makendo ichako iluongo ni shares. shares be nyaka iketi kanyo, kendo nyaka bende iyud seminars moko miterie mondo ing'e kaka SACCO ni tiyo kendo kaka owinjo ibedie.

Bengi mag hola osekonyo ahinya, nikech gisegolo ga tim moro kata mana tich moro manetek ne ng'ato mar wuotho kia e dalani kidhi nyaka e bengi, e bengi owuon iwang' awang'a fare kata petrol iwuog kuma intie bi dhi e bengi e koki iyud hola. Tiyudoni sani kagikete e ong'we yamo mana kumibedeno kata ka in na e odi tinyalo mana dhi adhiya to iketo details midwaro kata iketo gik midwaro kanyo, ka en nambani ma idwaro, ka en id, ka en email gik makamago ikete mbuigi nitie mbuigi moket ma iluongo ni official miketo kanyo yani mbuigi mong'ith mong'e ni mae e mbuigi tiketo kanyo kiseketo gik midwarogo te to iyudo ayuda loan. Koro gimatimre en ni bende nyakabende bed ni nitie andike kata ndikruok moro, nitie jokma nyaka iket miluongo ni guarantors koro iyudo ka guarantors gi gibende ok gidhi ketni tich moro matek ni korka gidawuotho manyaka gidhi nyaka e bank to kaya gi kuma gintiere, ginyala anyala dhi to gindiko piny gindikore ni gin ema gichung'ni sama ikawo holano. To hola no be ing'isi thuolo kumichule ichule bang' thuolo marom nade, alafu koro chulo pesa bedo mayot yaani okeloni pesa mana kuma intiere, kamano.

Ma en kuma joma mon konyore. En gimaber keto kuma joma mon konyore tenge gi kuma jok mayudo thieth mamoko be nitie. Koro e thuolo moket joma mon gi tenge,e pacha aneno ka en gimaber nikech okonyo mondo koko mawuok ga kuma joma mon konyore ng'eny. Tiyudo ni nitie jotuwo moko manigi tuoche moko mok gidwa koko, be ok gidwa yungni yungni mang'eny. Koro ma iyudo ka okonyo ahinya. Tiyudo e osiptende moko kata kuonde thieth moko, tiyudo ka pod ma ok en gima gisefwenyo, mondo otim, to ma en wach mwanya keto ne kaonti kata sirikand kaonti, mondo ong'i ni to ere kaka idhi kony mondo olos maternity wing kata maternity ward miluongoni kuma joma mon konyore e osiptal ka osiptal, mondo ogeng' giminyal luong ni tungni manyabedo e thuolo ma ng'ato konyore.to ng'ato be imiyo thieth koni, mokdwa koko. Koro ma osekonyo ahinya kendo iyudo ka osiptende man gi ma, joma mon konyre e yo mayot. Kata bedni nitie jok minya wachni nigi wichkuot, koro iyudo miyo sama muoch kayocha, to nitie jok moko moohero ni gineno kaka miyo ywak kata gik makamago. Koro loso maternity ward tenge en gimaber kendo konyo.

Jatelo mochung'ne weche omenda kata ma ochung'ne ndikruok kata chiwo tich e piny kenya, osewuok kendo owuoyo kawuono, kawacho ni ojende kata yudhe nyaka ng'ini giyudo yo maginya yudo godo tich moro magitimo e lwetgi ,mondo kik gidonj e yore maricho. Mokwongo e yore nweng'o ,ne otemo nyiso ojende mondo odog e puothe, nikech tije iyudo ka tin e piny Kenya sani. Gisetemo mondo giket teko mang'eny kata gimi ojende paro e yore mag pur kata e yore mag pith. Ma giwacho ni dhi konyo ahinya nikech e yor pur, en gima ok nyal tami yudo pesa. Nyaka ibed ni inya yudo pesa moro nikech thuolo ka thuolo mipuro, to gigi idhi uso kendo gidhi miyi pesa. Koro e yor nweng'o osetem mondo oket teko mang'eny ahinya e wach pur, kendo kata pith machalo pith mar gwen, pith mar dhok ,pith mag chiemo mopogore opogore nikech magi gik ma ka in godo, to indikori kendi, kendo inya kawogi tidhi iusogi kumoro tiyudo gimoro. Koro ma okonyo nikech kawuono olandni ojende owinjo obedni weyo timbe maricho magitimo, to ging'iyo weche pur ema nya konyogi.

Pidho mbata en tich maber kendo en gima osetim kuom higni mangeny ahinya. Pidho mbata nigi berne mangeny kendo ohala miyudo kuome en ber ne ngama pidhe gi ngama iusone. Ngama pidho mbata nya uso mbata kendo sama ouse ni kata tonge gin gik manigi nengo mangeny. Koro thuolo mouso mbata ni kata ouso tonge toyudo pesa mangeny motiyo godo monya konyo kata otergo nyithindo e skul kata oger go ode. To ngat mabende iuso ne mbata ango moyudo?.Ngama iuso ne mbata onyalo bedo e thuolo, onya yudo thuolo mar kao mbata ni kendo pidhe mondo okelne mbata mamoko.E thuolo mosenyuolone mbata moko gi otigo godo kendo onya tiyo go kaka chiemo to kata yier mbata ni itiyo kode e loso gik machalo ot, machalo lao mangato rwako ma ngato nya rwako e ot kata gik makamago. Koro mbata en gima osekonyo ahinya. Machielo mbata en gima, yaani en gim aloso aluora nikech e thuolo mineno gi e aluora kata kineno gi gin gik mabeyo, gik mamoro wang ma kingiyo angiya tiwinjo ka in gi mor. Nitie mor magikelo ne ngama opidhe ma e thuolo ma ngato opidhogi to ka oneno gi e aluora ne to nitie mor moro mokelo e chunye, koro mbata osekonyo ahiny akendo onego obedni ikelo pith ne